Mbica ĩno ĩratwonia ũrĩmi wa ngũkũ, harĩa cihingũrĩirwo nja cigiĩ na ũhoro wa gwota riũa. Na nĩ tũrona kwĩ na ũhũthĩri wa solar, ĩrĩa ĩteithagĩrĩria na kũnyihia mwaki wa thitima ũrĩa ũkoragwo ũkĩhũthĩka. Ũguo ĩgakorwo ĩkĩnyihia thogora wa thitima na gĩkĩro kĩmwe kĩnene. Nacio icio ngũkũ cikahota gwota riũa nĩ ũndũ wa gũteithĩrĩria na production ya matumbĩ marĩa magĩkoragwo magĩkĩendio, ũguo mũndũ agakorwo akĩ make bainda ahũthĩrĩte thogora mũnini. Na nĩ wega nĩ tũrona nĩ cirigĩirwo ũndũ citangĩhota gũtinda igĩthiĩ gũthũkia mũgũnda ũngĩ kwene, kana o hihi ũrĩa ũrigicĩirie. Ũguo nĩ kuuga nĩ njĩra ĩmwe njega mũno ya gũkorwo mũndũ akĩrĩithia ngũkũ.

Haha ngwona tũrĩ na atongoria a, tũrĩ na kĩũngano kĩa mahoya, harĩa tũrĩ na atongoria a ndini tobauti tobauti. O andũ makĩrũgamĩrĩra ndini yao, kũrĩa kurĩ na mahoya ma bũrũri.

Ĩno nĩ mĩtambo ya thirikari ĩrĩa ĩteithagĩrĩria mũingĩ kũgĩa na motungata ma o mũndũ kĩũmbe, na hihi kũmenya maingi megiĩ ũtungata ũcio marenda mategũtinda magĩthiĩ kwara raini kana gũkinyĩra ũheani wa ũtungata ũcio we mwene, o mũndũ kĩũmbe.

Haha tũronio wabici cia thirikari, iria ikoragwo ikĩheana motungata ma certificate cia ikuũ, cia ũhiki kana hihi ya mwana aciarũo na njĩra ya kwĩyandĩkithia, ũgacoka ũgakĩheo ihinda rĩrĩa ũgweterera nginya ũtungata ũcio ũkorũo ũgĩkinyanĩra.

Woni wakwa nĩ atĩ tabarĩra ĩno nĩ ĩrĩkoragwo ĩgĩteithia Akenya kũhũra riboti, ategũtinda magĩthiĩ ceceni-inĩ ya borithi. Na ningĩ nĩ ĩkũhota kũmateithĩrĩria kũrĩhĩra motungata ma borithi na kũhũthĩra thimũ ciao, ona gũteithĩrĩria he ũthuthuria gwĩkwo na ihenya.

Gĩtũmi gĩa kwenda ũndũ ũyũ nĩ atĩ, motungata moothe ma thirikari marehetwo hamwe, ũguo ndũgũbatara gũtinda ũkiuma wabici ĩno, ũgathiĩ ĩrĩa ĩngĩ ũgĩetha ũtungata ũyũ, ũyũ ũngĩ, me hamwe mote, ũguo magakũhonokeria mahinda maku na magakorwo magĩkũhonokeria nginya mbeca ciaku koguo tondũ ndũgũbatara gũtinda ũkĩumagara gũthiĩ haha na harĩa hangĩ kũmetha.

Tũronio thibitarĩ nene, ĩrĩa ĩraheyana motungata ma ũgima wa mwĩrĩ kũrĩ aikari a kauntĩ na aikari a nja wa kauntĩ ĩno. Na ningĩ nĩ tũronio nĩ ĩrathomithania kũrĩ arĩa ma ngĩenda kũhĩgĩra ũhoro wĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ.

Ũndũ ũyũ nĩ ũrabatara mũndũ akorwo ena ũmenyo mũiganu wa motungata ma thirikari, akorwo oĩ kũhũthĩra kompyuta, nayo intaneti ĩgakorwo ĩ njega, nĩ getha gũkinyanĩria motungata maya na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, na njĩra ya naihenya.

Mbica ĩno ĩratwonia ũhoro wa ũteti na ũtongoria, na ũnyitanĩri wa thirikari cia matũra na thirikari nene, o hamwe na ũnyitanĩri wa thirikari nene na mabũrũri ma na nja kũgacĩrithia ũigwithano wamo.

Haha tũrona wenji wa mĩtaro harĩa fibre cables igeragio ĩgacoka ĩgathikwo, thutha ũcio ĩgacoka ĩgatambio mĩciĩ kwa mĩciĩ kũrĩa andũ macokaga magekĩra mĩtambo ya intaneti nyũmba inĩ ciao.

Haha tũrona ciana igĩrĩ, harĩa cingĩkorwo nĩ gũthaka marathaka mĩthako ĩrĩa ĩkoragwo thimũ-inĩ, kana gũkorwo hihi nĩ katuni marerorera, kana gũkorwo kairĩtu nĩ gũthoma karathoma kũhĩtũkĩra thimũ.

Haha tũrona agendi akuuma bũrũri ũngĩ, arĩa makoragwo magĩceera bũrũri-inĩ witũ, na gũceera mĩena ĩrĩa ĩgũmĩirwo mũno nĩ thĩna, hihi magakorwo makĩheana ũteithio wao wa mbeca, wa irio, kana hihi ona nguo cia gwĩkĩra.

Haha nguona andũ mokĩte gwetha motungata ma KRA, kũrĩha magoti, gũcokia returns ma hihi kwĩ arĩa marenda kũhingũra mbiacara, makorwo magĩteithĩrĩrio ũrĩa marĩhotaga gũcokia returns ciao.